Ngari cia ũkui wa mahũa harĩ arĩmi nĩ cia bata mũno, nĩ gũkorwo nĩ cihotaga gũkinyia mahũa maya kũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ ta iharo cia ndege, nĩgetha matwarwo mabũrũri marĩa mangĩ. Ngari cirĩ na gĩthimi kĩa ũrugarĩ nĩ njega mũno. Ngari ici cikoragwo irĩ ta rori. Ici nĩ ngari iria citũmĩkaga nĩ arĩmi, rĩrĩa magetha mahũa na rĩrĩa marenda kũmatwara thoko-inĩ. Kũguo ici nĩ ngari cia bata mũno harĩ arĩmi.